Kore esupatisho e ATM naa keasisho enkata pookinisho najo tenkutuk oolashumba twenty four hours meeta ninye duake ntoki naji juma mosi kuna iyasishore ake ninye enkata pooki niaku ina akeyie supatisho enye oleng. Naa ina toki peyie ore iwuakekeduo eewu dikitol kelo akeyie nimikitum nkata aaa lakini kaitai naajo ninye iropiyiani kuti alang kun naaji naitayu agenti

Kore neikooni tenetibiri ana naa keitaiini te lchaamba tene idiip aitoyoo kore pee etooi metaa metii nkaare niloo taa apiik doo sufuria ,nipiik nkitii shuumfi , nimipiik taa nkaare niyeer ake atuu nejaa nemetii nkaare eeh mpakaa meetoiyo. Iyeloo taa poo otoii nitooki aluaa ee itipikaa taa doo enia shuumfi metijing'ai taa shumfii. Naaku nejaa eikooni nkitibirata ana naa kejii nchuuju ake abaki te nkutuuk e sambuur tana sii ne maasai nia ake nkaarina enyee.

Koree tene na elepore easita kelio ajo etelepuoki nkishu neeta ntare nelelek akeyie a nkishu amu kekumok nona kule oleng ijo nai enkine mitau kule nabanji e kore kuna naidipa atelepu na ketiiki duo ntoki nikiji aji ana lchafui tokunabnatelepuoki amu naaduo tewueji natepetie neaku inatoki taa naasaita tene tanaingor na nanu kebaki naketelepishe obo aidip naina taa easitae tene.

Kore ntoki naparu tene amu ikijo naa tanda bata esamburu aparu naa keilio ajo iyolo ntoki naloito kwee tenee naa majani eitaitai tanaa sii aichuna naa ninye eitaparisho ana pichaa duo elee lorry naa lotii enee keilio ajo majani eyeitaa fatory naa kijo abaki ake yoo factory ng'oji naaduo neitibirieki eitung'ari taa lchampa inia eitaparisho duo einia oleng' nchoo taakeye emeti nkopii ang' kakee ikiyolo naake amu ikidol naa tonkulie kopii kupoopuo naake.

Kore nalee kore nalimu nanu tanaa toki amu uji naa ale ladolita tene naa mbata enchaman taa ajo nanuu tanaa anyor ekanyor duo tankarakee ke koree naakeye uji ladolitaa tene ntokitin naitibirieki naa vile nadolita kelelek akeye ajo uji supat oleng' enaa keitibir duo nkosheke puutum adee atama ng'ai daa aitibiraki peiye emeaku naake kotuwaa meitoki, keitoki itama etuu naaku keusush nkiosheke akeye inia duo anyorie nanu naa ninye achamie peyie keitibir ntoki najo nkutuk elmusungu appetite, neaku pitum naaduo atama nkulie dakii tinilo adee ajo inyaa ng'ai daa indipa taa atooko ale uji. tanaa atamata naa inia toki achamie nanuu maiba.

Kore duo ninko peisom likai tung'ani tanaa peeyolou sii ninyee neikuna alee kazi peesai anaa netaase tene naa tinilo duo aitaas naa aas yie koon motodua ninye ninkuna yie piyas peyie eduaya naa inia asata nitaasa yie, naa inia kata duo eidim neyelou aaku keitoki naa eduaritaa amu iyolo duo pilikii tanaa sii najo anda kutuk ng'ai theory naa kelelek akeye meibung' aitibirakii naa tinilo duake awun naa metodua nunkuna yie tunuun tanaa sii nilo aitodol lotuunoki aidip ontoki naibung'eki meitasho amu lkeni naaduo ale lemeata ntoki nikijo ntilitai naa eata ninyee maraa naa ng'ai toki nagol naitashe meitashe naa ale cheni apeny, keidim naake naa ntokia eata natipikakii meitasheyee naa tinidoldol naduo ltung'ani ntokitin naitasheye alee ckeni pootum aitasho aiko neja amu keshal naake alee chenii tanaa sii ntoki najo nkutuk elashumpa weak stem eata naa tinilo duo alikii ntokitin naisapotie naa ong'oji neifaa naaduo nenere pounekii ninye akeye inim duo indim nilikinye ltung'ana naaku tiniaz akeye yie peetum ninye ntoki naduaya ninye naake apeny indim naa nedua nisomie ltung'ani meelewai ale kazi.

Kore taa siai elchonii amu lchonii naa alee keji naa lenkiteng' lchoni, neji lenkine ndapana naa nenker ndapana akeye inia toki pookin naa lchoni naale ale lodolita tene lenkiteng' naa notodoiye taaduo siai alee choni tambata naing'ua nanu kakee naparuu naake tang'amata apa nowon eata tipat neikunari naa kore naa lchonii keikumoo apaa ntokitin nemeyari peitaasi naa kajo akeye aree taata tanaa unii aakore nekwe meyari notoi alee chonii naa kore pemeyari notoi meishorii atoki alee choni eisamisu naa kore naa neikoni peimesamisu pemetoi iloo naaduo peshei notoi naa, naaa kemiraa naaduo inia shalan pomong'uai naaku kore naa amu keyeuni neshal netuu eng'uai naaku kepiki naa chumvi peyie emeng'uai naa. Iyolo otoki ng'ai tokii nemeyari apa neitaasi alee chonii duo naa meyari duo noudii alee chonii, naa kore taa ana chumpii peyie meisho eng'uai nemeishoo neshal naa amu keyari neitabakini lduka eshal naaku inia akeye ntoki yalee chonii apa keilio naake ajoo tenelakwaa duakee ldukaa kebaya naake echal notuu naa eng'uai naaku inia apaa siatin naitaasi ale chonii peyie abaiyee taa nkopang' amu kotodoiye akeye siai taata.

Kore ntoki nagiraa aasai tenee tanaa naloito kwee tenee lgazi akeye ladolita easitai tene naa nkujit naa edung'utoi naa kowon echal kuna kujit keiliblib neidim taa nedung'i kuna kujit tenkipirteni tanaa sii tesababubi napashpaasha keidimi duo nedung'i kuna kujit apuo akeye aicho somii akeye taata etuu neja aa idung'dung'oki keidim sii duo ltung'ani nodung' ake kuna kujit aloo aisudoo imanikii peishoo naa suom tanaaku nkolong' kore taa ana kujita naa keisaidia duo suomii tankatitin pookin, keisaidia siake echal neisaidia tininteperoki naa keitegemea naaduake ajo tanaa naa iloito aisho taata iyolo naake taata ndung'oto kodung' mudung' naado pookin lakini indim naaduo atundung'o tanaa ketabaka nkata nadung'ekii aloo aisudoo naaku ninye akeye edung'utoi tenee neitegemea taa ajo nyo epoitoi aitaas.

Kore taa anaa amu kejii naa ngaas ake abaki tenkutuk ang' ekeraa akeye netipat oleng' naa kore ntoki naitaita netipat naa kore ntoki naitaitaa netipat oleng' eijoo keitesioyo dei duo ana toki siai leyararee keitesioyo akeye lkazi leyararee iyolo ake otoki ng'ai tokii peera naa sidai tanaa sii netipat taata tenkop nanuu naa meata akeye ninye lkutii chapuu duo lolijoo mpuroo nenia tokitin. Kera naakeye duo ntoki nimikindim ayaki duake ng'ai moyan enayau mpuroo amu keji dei kebaki naa mpuroo naitomodok shii ltung'ana apa amu komodoku apa ltung'ana oleng' akeye teneikonyi aeku kutua tenkopang' kore akeye taa etumuki duo ng'aasi naaku kodoyoo akeye lomodokii leltung'ana mokure akeye naa eatai inia nyamali enkonyek oleng' , tanaa sii duo abaki lenkitii luata akee nayau duo mpuroo naa keata akeye ninye tipat tankarakee meata mpuroo enaata naakeye tipat amu keitesioyo siai alang' kundaa kumashin kulie naaku inia tokii akeye peera netipat naa intuk abaki duake amu keiwotiwotii naa tenkopang' ewon eraa ltung'ana najo naa najo nkutuk elmasung'u nomads kewon akeye kenap nkumaa nanapai naake emenya naaduo indim iloo amany ang'at nemeti lketaa abaki ligiluu kakee kore naa iata anaa iyerishoo naake inya naake ndaa ooteng'oji nemeti lketaa nemaraa abaki duo ninye lkutoo mesigoo abaki duo tinijo naadei duo ng'uraa ninye ning'ur onkuk ningur olkeek.

ore taa tebatai amu kadolita taa intokitin naayieritae tene, olmadasi kake manyor nanu enaa nanu kake ore ene mashamie naa keeta kuna tokitin intokitin naa yieriki , tee eweji nikijio clean environment neeku ore kunatokitin kelelek enya oltungani lemeyiolo, ore naa eyiere naado enkima miyiolo ajo keyiaa, mera akeyie sidai too inkoshiak oltunganak kumok neeku ina nanu mashamie.

kaporor naa nanu nkata nemenyori oleng' najji soda ina naake nkarn nayii soda mara kitok kake ore taa elesoda naa iyolo inkarn oleng' olaramatani naa suda naa ake naa ena ampuni ee coke naa ake ore enaparlunye ena toki oleng' naa inakiti oirujurujo naa elee kelio ajo namaata intoki naa kekuatu entoki tiatua enkosheke nakataaa naake ekuatu orpising' kijo naa oorpising' nee ilo pising' ake iye amu karuata ajo olaramatani olidim naa keiu,u ele suda inkumeshin naa ina toki ake iye apoortunye suda oleng' ilo pising' nabikie ake iye naa ashereta ake aata naa ake ilo sherati naa ina paaportu ele suda etaa arikino enkata naake mpaka taata naa ina toki.

Koree naa ntoki nado nkongu tenee na kelio ajo ilmanjirr naa kulo naa koree aa ilmanjirr naa kajo ngues ake iye etii naa amuu kajaa naa ake iye tenaingorr ele papita lesieme ake iyie ele namara naaduo sikiria tenaa ntames ake iyie iyie kake ilmajerr na adolita kelio ake iyie ajo ore ntoki naasita tene naa ramata naa ake iyie naana tokitin ngulukuo na ake iyie mebayie tena ilmanjer kulo na inatoki peyie etii naa nguesin tenaa mauti naa ake iye naramatitai oo nemeramatitai nosero naa kelio ake iyie ajo mee ntoki naramatitai

kore taa nduata aai enaa neyeu naa lmaalimoni neikuni peyie etum naa nkitengena ee teknologi enaa naa etaata naa keyeu duo lmaalimoni dei naa keitengenitai akeye ninshe nkata pookin telikisoni dauke aakore peiken sukuul nopuo naakeye nkitengenaa duake tankata nemeodoo ewiki nabo ewikii aree peyie etum naa ninshe atodol ajoo keteyolto naa ninshe amu keata naa nkuuresho tanaaku meyolo ninye ana kitenganaa neyeu naa nkerai neitelouni ana kitengenaa kore naa otoki tanaaku keyelo lmaalimoi amu nkerai nayolo alang ninyee amu elelek dei eyolo nkera ntokitin kumoo naa tankarake koboitere kuna tokitin netiiwaki ninshe eatai naaku keyeu naa duake lmaalimoi akeye ijo mara ntoki natuwaa keji capacity building naaduake ntoki naijo inia ntoki natuu neja eyeu lmaalimoni neitaasi eyelouta ana toki pooum naa nkirisha naipundishie nkera aitodol ajo keyelo abaki ninshe naa inia toki peiyie eata inia nemeing'ash aipundus naaduo nkera amu teneipundusii naa metedua ajo kiyolo netum naa inia kirishaa naa kotum naa otoki duake nkera atejo keteyolitoo lmaalimoni lenshe notum naa otoki ake ninshe inia nayaminii lmaalimoi nkerai ajoo, nkerai lmaalimoi ajo keyelo naa lmaalimoi ntoki najoito amu keitorno naa tanaa keti lghash nkisoma

Kore taa ana naji digifarm naa keisaidia akeye ltung'ani lemenyikita lduka oleng' amu itum naa nkitengena natii abaki mitaaniki ldukaa keaku akeye ntoki naa nikisaidia oleng' iti nitii naa kera netipat toltung'ana otii ramataree napapaasha pera taa nonturoree nesiom keisaidiarita oleng' naa tankarake taa duo inia nemenya ajo kebaa nitii inia toki pera netipat amu keti ake ltung'ana owo duo metaanikita duo ldukai akeye oleng' keti ltungana elekwanikita ldukai naa lomanya ng'oji nemetii ldukai naake taata neisaidiarita naake ana ilo loti nkolo lduka naa tenelo naake ltung'ani naaku keitoki eyeu te lduka neitoki naa eyelo ntoki naloito aiyaa naa teneata duake ntoki naloito anyikakii neyelou naa ajo keti ntoki najii nanyikita naa ninye neyeu duake neramatishere kake ketaaniki mara duo peloo lduka naa inia toki naakeye peaku netipat oleng' amu kinsho ng'eno nikinsho duake ntoki naji aliki ajoki keti ntoki natii naje nimiyeloo naa pimilo naa lduka tankarake miyolo naa inia toki pera netipat oleng'.

kore teknologii nghoji neilepunye oleng teramatii napaapasha naa taatua losho naa keilepunye akeye nghojitin kumoo naa kaidim atejoo naboo keilepunyee aitabakii ltungana ntokii nikijoo llkilikwai teleleki mokure naa duake eaku teneatai abaki duake ntokitin naijo mkutanonii taatua loshoo naa mpaka narawii ltungana ajoki keatai mkutano teinie kebaki naake ltungana tenkoitei nalelek oleng kore nghai naa kotodoyie akeyee mpurore tankarakakee kore abaki duake larok tonoponuu naa suom etarawaa etara lduka lojii naa kesiokini ajoo keti nghojii nataraa laruok teinie nesiokini abaki duake airashuu ntokitin etuu dei epuo naa teknologi naake nayewua inia mokure naadake eakuu mpaka neikenyuu neji ketii nghole ntoki nataase tende kuarie keningii abakii akee kuarie iyolo akee ltungani ewon kuarie newosh simui naaje nebayaa daake. Kore ake otoki akeye nghai kotodoyie nkutoo nkutararutoo eropiyani tanaa silinkinii naa ketaa tesimui enapitai naa kelelek naake mokuree naaduo intuuro ltungani nkutaa silinkini kumoo anap telbene nopuo duake nedoyoo nelelek kirii daabaki aworuu naaku kotodoiye akeye keilepunyee naa ana teknologii nenia metelelia inia bata eropiyani otoki naaku keisaidiaye mpaka inie

ore taa enakitukuo amu ore temuruang naa ketii taa imurai natii naa iltunganak duo lowok ilopeny emurua, kulo loomanya olkijiji niche loo boloki inkare, naa niche loinyangu iladawai loopiki teneji ing'iale, amu ore doi ena naa nembombo etaa taa edaidashakini engoriong iltunganak are , naa mookire akeyie elioo mukareta oleng , amu eniapa , naa keeta inkunini masher naa niche itayuni tena toki ee.

Ore enidim sirkali ataretu iltung'ana oramatisho too nkoitoi napashipasha too biasharani wee ramatare oo nkishu entare ontamesi naa tenaduo sirkali nepik netiwaki amu ena naywaua tekinoloji emanya oltung'ani enemanya nelo ositima abaya ewueji tenaa keleleku Kuna solai amu kitumia iltung'ana aichajishore neeku kitumiari duake enaa source of power tenedoyio bei amu kegol naa keyieu naa alaya polepole naa kegol ake mebaiki elaramatak pookin tenilepie sii sirkali Kodi ena toki enena solai amu ninche nabaiki ewuejitin pookin naa kelotu akuu atareto elaramatak loo wuejitin napashipasha naa enakata etum iltung'ana enkiteng'ena too nkoitoi nalelek tenekuu megol bei oo ntokitin naa entoki naidim sirkali ataasa pee etum iltung'ana entoki naramatishore ena entoki kijoki sirkali mitadoi bei oo ntokitin oleng

Ore taa lkasi lena naji nkeondo ninye naa naa ninya naa epusoki ntomononi nena majani nabusuta. Neeeku ninye naduo naa nanap ena majani. Ore naa ena kaata ninye, naa nkoitoi naata paa eim ele shampa lemajani. Amu yiolo na ajo irkirian lotii naa lchampa lemajani, neeku ninche naa pee epiki erikore duo koon pee eubusu naa ntomononi ena majani. Neeku lelo akeyie siaitin loo nena tokiting are.

kore taa ale kazi loasitai tenee naa ndetii naa earieki alee dawa naa kera akeye netipat duo oleng tanaaku iyolo naa matejo nkaitubului tanaa lshampa ndaa nutuuno telshampa naa mebaki nukuroki telshompee tanaa imanikii aa sapuko elshampaa tanaa sii keatai nghai daah natuu neaidingaa nomokurokunoyu naa tanaa nomorumuu ana detii nelotuu naa ntumiai ana tokii aa naar naa ndetii nemear naa ndaa naaku kera netipat tenkoitei napaashpasha keidimai duo naa keisapuk lshampaa menyunyukoree tinipik ltungana otiniimu naa ale dawa lendetii nomonyunyukoree iyolo sii tanaaku keidinga lshampa nemeaz lshompe ilo kazi niasie naa ale kazi len ndetii naaku inia toki naitaa duo ninyee netipat oleng keatai ngamata nemebaki nintumia naa lshompee tanaa sii nintumia ltungana naa nenia koito aree natejoo ninshe naidim neyau metaa ana toki netipat oleng eeh

Kore taa ele sia naa keileo ajoo nkaare doo ejii peiye ebooyo naa kuna nkujiit naiteperperorii tene, naa kore naa ntokii naa iyee ana naa netipaat oleng naa tang'araki meishoo naa ndaama emuut naa nkaare ee tang'araki keisaparita naa kuna ntokitin naitoitoo. Naa iyeloo naa ana aare naisapitaa naaa kuna nkujiit netumooki naa ana ndaa naiboori aramaata akinii ee to nkotei naa nemeetesioyoo aoorr naa oldama. Naa kore nkaata naishakinoo doo pees ntokitin naiwua kuna naa nkaata doo nemekitook ake iyee nchaan ake oleng tana keileo ake nchaan ajoo mee nkitook. Eeh naa nkaata anaari doo neasi enia naasitai tene. Kore sii doo ltung'ani ayaari nees naa ltung'ana omanyaa ake iyee ng'otijin nemeraa nchaan kitook, naake iyee nkotijin nemeraa naake ng'ojitin nikijoo kotuum shaake iyee nchaan kitook ake, aaku kedung'udung'oo ake iyee nchaan . Neetai sii doo ng'amaata enchaan doorop naiyoo ake ajoo enchaan doorop ana. Ng'aamat naake iyee o ng'ojii naa nimanyaa. Naa nenia doo ng'ojitin naijoo neidiim ana ntokii naaku netipaat ninyee oleng' naa ele siai pee ebooyo naa ana aare metuumo ndaa alang' naaku ldama lamaat eeh.

Kore taa nkampunini nayolo naa nanu napik solai naa kore nekwe, naa kiata nkampuni naji Sunking, naa ninye eitumiari tenkopang' oleng' nikiata naji D- light, kiata otoki nkampuni naji solar panda, nikiata naji Zuri technologies, nikiata otoki naji solar Nau, nikiata naji solar B-box enikiata otoki naji Mkopa, kiata otoki naji strater, stra house energy naaku nenia taa solai nkampunini nayoloo naishoorita solai tenkopang' naakeye naa Sunking taa naikunita oleng' ninye akeye naa narikito oleng' naaku inia taa ayeloo taata.

Kore taa tenduata aii neiko duo inkampunini naishooyo internet peyiee erret naa iltung'anak aitobiraki naa keyieu neishori ninche meetasaki esiai meta enkampuni naa kejing'aa sirkali neilapakinye naa nkae oo Kodi intokiting naiko nejia peetum ninche aaku ninche naoro inkastomani iyolo peeku ninche naoro inkastomani neeku keidim naa atonyok ataas olkasi supat petum naa ilkastomani ore enkae toki nayiaa naas inkampunini ee internet naa peyie enyok aitobirr naitumia intokiting' naalelek naa pee ebaya iwejitin pookin duo tenaa isolai intokiting ' naijo nena naijo ositima amu mebaikita naa ositima iwejitin pookin neeku ore duo peeyaku keeta inkulie koito naatumie ninche neku kebaiki iweitin pokin ore sii aitoki enkae toki naa neitodou naa internet akekidogo naake penu pedol naailtung'anak inkitumiarata ee internet naa amu tenegol ake entumoto entumoto ee internet entumoto naa amu kegol naa ake iya nene pookin nejia taa ajo nanu.

koree taa ninye intokiting' naasita tenkijape tenaaa naa nikijo ormutandao naaa keyasita ake iye imbaa imbaa nemesupati tembata enkisuma ore taa tesiekinoto oleng' naa kepuo inkera aaku enei nialo tenaa intokiting' ake iye naapoito kuliee too simui tee ntelepisheni naa keyie echam oleng' alang' nasham inkitabuni naa ina toki peyiee eitanyamal naa ina technology naa inkisuma amuu metonyok enkerai enkata naisuma oo enajing'ie naa ormutantao adol naa intokiting' naa neeku nearr naa enkata eing'orr kuna tokiting' nainare duo neitumiai aisumare oree sii enkae toki mepal inkera nena tokitin nemeishaakino naa tormuntantao naa akeyue metachama ake yie olobulu le nkerai iyolo naa enkerai ajo keeta ninye entoki naa iindim nining'u intokiting'.

Kore taa nkatini naata apa naa ntoki naidim neipundus ltungani metaa iyolo naake peidipi duake naa ining' naake ajo ketityoki taa kimpunduso, naa kuna aitini naapa naitureyeki inkera ntokitin nemeishaa peyas, pemeeki duake inkule inyamaritin tee ramati naake naasitae, naa keatae taata nkae aoa najoki i kera mekwetikini duake sere amuu ore peekuetikini naa keidim naa ketolo, naaa kumbe iyilo inatoki najo ntoiwo ketolo, keji duake pemikwetiki sere nilakino aitasho nilo adoki sere mikitama naa duake, mikiwa inaare anaa mikitama sii duake lkule lowuarak etii inkare amuu ketae sii duake lowuarak naa le inkare, ore duake aitoli inkae naa kejokini apake i kera eiritisho naa menyei inkatini amu keimin siom, mara nkatini naiminie siom kake tenitumokiki naa ntae ena atini nirikinono duo ntoki niesitata, naaku kolo naa ena atini aaku eitapaliye ntae siom. Kore sii nkae kejokini apa inkera tenidirdir duake ilkeni, meuni impere etii ltunganak nkeper e ilchani amu ketolo, naaku mara suo ntoki najii ketolo, keji ake peyie mulo duo nisulunye naa itii nkeper olkeni neuno impere, nilotu naa aitarr keon ana pere nauno, kpore sii nkae nikijokini meirigokunoi inkare pookin aamat, pimipopo naa duake niribokunono nesag ntae likae oreren imatitata inkare pooki, naaku nenia tokitin.

koree taa intokitin nayiare neetai aasishore duo tesukul nemeetai taa duo tataa too sukulini naatii enkop ang nayiolo taa nanu keetai taa dii sutii naata ilmasaii nemeetai taa ake iyie too sukulini kumok natabakie nekisaidia naake solai mbata na kokua ake eitasho naa project apa naishorita solai keetai naa ake iyie ninye masaa naboo duo naatae too sukulini peelo na masomo aitobiraki koree eitoki nkae toki nemeitoki sukuuli naa meeta sukuuli pookin inkoputani

Kore taa ana najo naa nkutuk elashumpa stem, ekoree nduata naa meitorno naa tonopuoi ayelou ajo ekeisaidia ltung'ana metaasa lkazin lenkaik enshe amu iyolo duo pijo ng'ura ana najo stem naa ntokitin naasitai tenee naa ntoki naidoim duake ltung'ani naas ake naa neitaasa koon neitibir duake lkulie sia kazin kumok oleng' neiger dei duake ninye lkulie tung'ana kumok oleng' amu iyolo naa taata iwon akeyie aikonyi ake Kenya kowon ake eikirnyanya peneu etu ake etum atua ajo nyo ana najoitoi stem kakee koponuu naake amu kowon akeye eata ltung'ani inia kuuresho entokitin nemeyeloo lakini koponu naake ayelou tang'amat nomoodo ketelie akeye ilokitii barbara ake ajo keidimi ake noponunui aaku keyeloutai ajo ny apake nkipirte yana toki naa nyo eltu aisaidia naaku kowon ake erereki nduata neilio ajo keti siligii eketi ake siligi koponunui ayelou amu kodoldolitai taata ajo mokuree eatai lapa kazin loweni aiger duo ltung'ana oleng' naakeye taata koltu akeye metaa ntoki naas ltung'ani eishoru ntoki najo naa nkutuk elmusung'u service netumi naaduo inia service ng'ai daa netumie likai kazi neiger likai tung'ani lkazi naaku inia service taa nikiltu aiger niyauta naa yie.

ee keti taake nkoitei natipikaki naitodoluu ajoo koponutai ailepunye akeye naa mbaa naipirita ana naji technology naatipikaki akeye te sukuuli naa mbataa enghoji naaduo naingua nanu naa haswa taayie eilio ajo ketipikipika sukuuli mbata naa keisaidia naaduo mlango naa tanaa sii nkoitei nabo naitodolu ajo koponutai naake aretenaa ana naji teknologi eyelo sii ghai keatai lmaalimoni oponu aipundus neiko teneitumia teknology metaa nghai oitei naake inia naitodolu ajo koponutai naake aisho technology metaasa lkazi iyolo sii nghai oitei naitodolu ajo koponutai ailepunye technology keitibiribiritai daake libraririni tanaa sii labii, labii lekompitanii peyie eponunui naa ailepunye anaa naji technology naa inia nghai oitei naitodolu ajo koponutai naake ajo payie eilepunyeki technology kore sii nghai bai naitodol naake ajo keilepunyeitai technology naa keasasita akeye sirkali akee naa ntokitin ake aitaas aas ake nkera ntokii naitodolu ajo ewon akeye ee aah anda najo nkutuk elashumpa theory naa nalotuu ake aaku technology egolutaa

etu akeye duo aloo sukuul tanaa sii darasa tanaa nkupundusoo yana tokii naa kayolo naake amu tanaingur najo ngura naisho elotoroo daake anaa naa tanaa naake ninye keasieki naaduake nkoitoo kumoo keidimi naakeye neyeri nejiunii naa nenia naji mpopoki auturaa neyai naa idia aisho naa keituraa taaduo ltungana lengoji naingua nanuu lakini keotuo ayelou taata kuna ajo keata akeye lkazii keata akeye lkazi keata akee lkazi naa nenia najiu ana toki naa tanaa akeye naisho elotoro vile nadolita kaata akeye ngeno kake mara nedarasa

Kore taa nuko peyie mirau naa shilinkini inono namba namara duo ninye irauta, ketae nkoito duo naaidim naa ltung'ana neitumiyaa peyuolou ajo ng'ae irawakita ewon naa etu rao pelotu nkarna ewon etu epo shilinkini naaku keatae ake ana najo ltung'ana, lakira nipik uni uni ong'wan nipik naa ntoki najo naa rumoto tanaa sii hash eh nulo naa ng'oji nejo terawa neaku kiyaki nkarna inia nkata ewon etu epo abaya netii ltung'ani. Naaku nelimu naaduo arony naa namba nabo tanaa sii nabo ajo ee neti ng'ania taaduo epotio naa mopuo naa inia kata netii ltung'ani lamara duo ninye iyeu eh.

Eh kore taaduo tanaaku keta naa ishomo niruye tanaa niterewaa shilinkini namba namara duo ninye iyeu nirewaki, eh kore nkoitoi nishukunye naa neina shilinkini naashomo neti ltung'ani lamara duo ninye erawakitai, naa keatae inia message nikishukoki naa yie Mpesa, yuolo taa inia message e nikitarawakaki nirewaki naa iyie nambai nara ong'wan imet ile, eh niyanyu naa mikishaaki naa Safaricom naa keya muda nabaa pooshukunye nena silinkini amu mara taaduake pooki naashukunye elelek duo nirawaki ltung'ani loata ntoki naijo Fuliza, naaku keidim naake noroye aaku tanaa neja ng' ltung'ani lotuwaa lo itarawaka amu keshukunye ake iyie netu netu eiko eh.

kore taa network te nkangite naa keikini akeye ketii abaki nghojitin nemetii pii keatai nghoji duo nemeti network piipii naake tankangite taake kake kore tatowoni otanaa sii duake nkunini centai naikunini naa oleng nowon etu etu eaku tawoni keti akeye tawoni network. tetawon taadake indim nitum network naake naas naa lkazi lijo meata loitongoro kake kore tengangite keitegemea ajo aji naaduo eti nkang tanaa kenyikita tawon lakini kore akeye oleng tetawonu eikitok network keikini akee tenkangitee

Keaku ore taa teniyeu ninyangu olaini lesimu na keyieu niata enkipande ee aaku matanamba enkipande enkipande keon amu keoshi na oshi skuizi enkipande esimu pisha neaku keyei nai ake niata enkipande niata na le le Safaricom niata ele le Airtel keyiunu ake niata enkipande aibungutapake nanbai ake enkipande eyieu petum na atoosh pisha, inake entoki nayieuni pitunm ee.

Kore taa tiniyeu nishuku laini lino linturaiye naaduake keilio akeye ajo keyeu naake niata nkipande inoo niyolo pin ino ekwe apake eilo aini tanaa sii nintumiarita shaake keyeu niata otoki niyelo nowaa shilingini natii mpesa pootumi naa ateyolo loo aini atejo lino amu indim naa duake nirapu nkipande namara naa lino laini naaku keyeu niyelo ntokitin natii natuwaa nenia peetumi naa ateyolo ajo ee kedede lino taa laini. Niyolo naa sii inia ampa ino naimina mara ake ng'ai toki.